Andũ aya maronekana makĩnyitithania mĩberethi, ĩrĩa marahũthĩra ũrĩmi-inĩ wao, na ũrĩa ingĩruta mũndũ kũhũthĩra mĩberethi, wambere nĩ kũmwatara cukuru harĩa angĩĩruta kũnyitithania mĩberethi na ahũthĩre wĩra-inĩ ũyũ. Wa keerĩ no ndware mũndũ handũ harĩa andũ mararĩma kuhũthĩra maaĩ ebundithie kũnyitithania miberethi na onake atuĩke wa kũmenya kũmĩhũthĩra mawĩra-inĩ make.

Gĩtũmi gĩakwa gĩa kũmena ũrĩmi wa mũthemba ũyũ nĩ atĩ no nginya mũndũ akorwo ena ũmenyi wa hali ya iguru nĩguo ahote kũrĩma akĩhũthĩra njĩra ino. Ningĩ rĩ nĩguo hote kũrĩma ngĩhũthĩra njĩra ĩno no ngĩya ngorwo ndĩbangĩte na mbeca nyingĩ nĩguo hote kũgũra indo iria ciothe cirabatarĩka nĩguo hote kwanjia ũrĩmi ũyũ.